Alimo ga kuonde thieth e ndalo mawinjo katuo, ka an gi ranyisi moro amora mar tuo, kata sama onego adhi e pim, mar ng'eyo chal mara, kuom kute mag ayaki, tuo mar kahera, kata muoch mag tuoche kaka nyaldiema.

Mondo omi iti tijni, nyaka ibed ni in daktari manigi lony korka wang' ,gi dho ngere iluongo ni opthalmologist. To gige tich ma idwaro mondo omi iti tijni gin kaka gimi menyo go wang' mar fwenyo chandruok ma jatuwo nigo e wang'e. Kendo inyalo bedo gi angolo mimiyo jatuwo manigi chandruok mar neno kisefwenye. Inyalo bedo kendo gi yethe minyalo ndiko ne jatuwo mondo otigo, oyud lokruok korka wang'e. Kendo inyalo bedo kimiye rieko kaka onego orit wang'e maber mondo kik obed gi chandruok kendo e yor wang'e mblele kanyo.

Eloch gweng' mara, ofise mag jo Social Health Authority (SHA) yudore e osiptende matindo, magin heath facilities ma ng'enyne itiye gi nyamrerua, kata jochiw thieth egweng' matiyo gi SHA kagindiko ji. Kendo inyalo yude sub county hospital , mantiere e distrikt level kata bende ofisego nyalo yudore e migao mar thieth mantiere e kaonti level.

Tich mar chako ohala e gweng' nigi nengo nikech omiyo ja uso bedo gi nueng'o e gik mouso kata mwandu ma ouso. Bende omiyo jogweng' yot mar yudo gik ma gidwaro, e yo mayot ma kokgiwuotho okenge maboyo kagimanyo gigo. Tijni bende kelo osiep makare, e kind jouso gi jogweng'; kata jogweng' owuon nikech en kama ji radoe kendo wuoyo. Tijni be nyalo miyo uso gik mopogore gi mano be nyalo bet nikech duaro mar ji koro ni malo mar gikmiuso kanyo. Koro nyalo miyo ohendni moko be bedo mopogore gi mana mar duka moyawno. Tijni kendo be nyalo kelo tich ka ja yaw duka ondiko ng'ato mondo otine e dukane. Kendo nyalo miyo ngima ji e alwora bedo gi nengo mamalo.

E pichani, chalo ka gima jopiny, manigi ich wang', ketho kwe mar arita mar gweng' ka ginie ng'anyo. Gidiro kite e ndara, kendo gimoko gigo mawang' e bath yo. to polise mochung' ne idara mar kwe be nitiere kodgi kachalo ka gima gitemo mondo giduog kwe kendo arita e boma ni kuma jogi ng'anye. Gari mar polis ochung' ka polise mochung' ne kwe be chalo ka gima temo mondo ogeng' jo ng'anyo kik keth gik moko e boma ni

Ahero ng'iepo e duke mag jo jumla nikech nengo gi ni piny kendo ng'enyne giero uso e wholesale price. Duke mag jo jumla keto nengo ma constant for a long time kipimo gi kuonde ma iuse gik moko matindo tindo, nikech jo ohala mauso gik matindo tindo wilo nengo mag gige gi go kaluwore gi market price kendo kaluwore ni gin be ne giwaro gi e wholesale price to gidwaro ni giyud ohala matin. Koro ng'enyne giuso e retail price.

Kaluwore gi chwech mar Nyasaye kod Geography, ane Earth. To kaluwore kaka ipogo pinje, ane Kenya maen East African country. To kaluwore kakipogo dhoudi, an jaluo ma Nyanza region, Kisumu kaonti, Nyakach sub-county. Ei Nyakach sub-county, wane piny maliet, to koyo ng'ich odhiambo to koth chwe matin to lopwa en kuoyo. Ei lobni, cham matimo maber, en mariwa, bel, alode gi njugu. Lobewagi be yot, koro ohula terogi piyo to terrain ma koni be okber ahinya.

Mondo mi itim tijni, nyakibed jalony e weche mag stima kata electrician, instrumentation and control engineer or electrical engineer. To gige tich monegibedgo gin kaka tester mar pimo stima, screw driver ma iyawogo kwonde ma idwani ilosi. Nyakibed nyaka gi wires minyalo tudogo weyni go maber mondo mi iyud result maber.

Ka afwenyo ni luasi mar yamo e gweng' madake rach, to onego achwal wachno ne migawo mar teko kata migawo mochung'ne ler mar alwora kata body mar NEMA mondo gitim Impact Assesment e luasinano mondo gifweny ni yamo rach koso ber. To kopogore gi mano, anyalo chwalo wach e ute mag fwambo weche kata radio stations nikech gin ga gi thuolo mamalo mar tudruok gi jotelogo e yo mayot mondo gichop ne jopiny.

Sama jodolo obiro kanyakla mondo omi gigol pachgi e wach moro. Gima biro e pacha kaka japiny, en ni, samoro giwa wuoyo e weche machando jopiny. Kaka ngima matek, kwe maonge e piny, jotelo opogore. Koro gitemo wuoyo mondo ginyis jotelo obed kamoro achiel. Gitemo lando kwe, gitemo puonjo oganda mondo odage ngima makare mamiyo nying Nyasaye duong'. To bende samoro jodolo biro kamoro achiel mondo giland wach machalo kaka lamo ne piny, kata lemo maen galamoro madwaro ni ji duto oyudre.

Ji ohero osiptende mag ji giwegi nikech range'ny mag thieth e esptende go nimalo ka ipimo gi osipitende mag piny owacho osiptende mag ji giwegi nigi yath e osisptal kendo ithietho ji mapiyo kipimo gi osiptende mag piny owacho malaini makata jowo riedo mondo omi giyud thieth nimalo be osiptende mag ji giwegi, dakteche go wuoyo gi jotuo maber kendo ipimo nyaka jotuo nikech machines ma ipimogo ji nitie to inyalo yudo ni osiptende ma piny owacho samoro kata mana machine ma ipmogodo malaria okothore koro osiptende maj ji giwegi nigi better health servises kipimo gi osiptende mag mapiny owacho.

Jodong gweng' mar ogandano onego oluong barasa, kendo oganda onego ochokre kamorachiel. Gibet alwora mar aorano man gi bunge maok beyo, gikwany gik molil minyalo wang', giwang', to minyalo witi e dumping site be gitere dumping site. Jogo onego okuny i aorano mondo gigol chuodho maricho, manyalo bedo ni noting'o kwiri marach manyalo hinyo ngima dhano kata ngima le e alworano. Jogo bende onego ochiel alworano gi fence, ma giwe mana yo ma le nyalo kalogo kata dhano katwomo pi e aorano. Aorano ok onego olwok e dhoge kata puk pi moseluokgo lewni, machak mol madhi lil pi manei aora. Kendo aorano, jamni mamodho pi kaka dhok, gi diek gi rombe, onego otwomnegi pi gioko mondo kik gilil pi manei aorano. Jopiny bonegojiw mondo kik giti gi gik manyalo kelo lil mar alwora kaka fertilizers e puodho ma ka ohula omol modonjo ei aora to ketho pi kendo miyo pi nyalo bet marach e ngima dhano.